Thamaki no tũhote gũtiga gũcitega cikĩhatũka gĩcagi-inĩ gitũ twahota kũhingĩrĩria maĩ ma rũĩ. Na maĩ ma rũĩ tũhingagĩrĩria atĩa? Maĩ ma rũĩ tũhingagĩrĩria kũhũthĩra kĩndũ gĩtagwo mahiga, twahota kũhingĩrĩria kũhũthĩra ndaka, nyeki nĩguo maĩ marĩa marauma kĩrĩainĩ itũ rĩ, thamaki citũ citikahote gũthi kĩ, gĩcagi-inĩ kĩene. Ũguo nĩguo tũngĩhota gũĩkatĩ thamaki gĩcagi-inĩ gwitũ gĩcagi, ĩĩ.

Thamaki ĩria niĩ nyendete mũno nĩ mũkũnga, na tondũ gũkũ gwitũ mũkũnga nĩguo wonekanaga mũno gũkĩra thamaki iria ingĩ, mũkũnga tũhotaga gwĩka atĩ mathanjĩ - inĩ gwitũ, mathanjĩ - inĩ tondũ nĩ cĩĩhithaga mũno na ndaka, na nĩciendete mũno maũndũ makĩĩ mandaka, na thamaki icio nĩ cingĩhaga wĩingĩ mũno, kwoguo ona twathĩĩ gũtaha thamaki thamaki icio nĩ ũgũciona na njĩra ya raithi mũno, tondũ cigũkorwo handũ mathanjĩ - inĩ, ndĩmiendeire kĩndũ kĩmwe mũkũnga, mũkũnga thamaki ĩyo nĩ mũkuria mwĩ ta bamĩrĩ ngima, nĩ mũ, nouhote gũciendia tondũ cĩĩna cĩĩna maa cĩĩna thoko gũku gũku gwitũ, na kĩndũ kĩngĩ nocihote, mũkũnga ũndũ ũngĩ, no wĩke atĩ, tũtegaga no ũhote mũno gũtega na ndoo, to mwahingĩrĩria maaĩ noĩ hatirĩ handũ thamaki icio cingĩhota gũthiĩ ciĩ kũ ciĩ kũbi cigũthiĩ mathanjĩ - inĩ ĩĩ.